Tos boisionik ngiricho che kigotoret biik che maimuchi ge ak che nyoru rabinik che ng'ering en emet? Chang boiiionik ch etoreti biik che maimuchige. Choto ko cheu social work ago boisiionik chuto kotoreti icheget asikobit konyorjige magatiat noto nebo betut. Biichuto kesire en county koik icheget che toreti bichun icheget kong'alalsechi. That is vocational counselling sikomuch kouwon kabwa bichun igo chun mi sang. Chang biik chemoimung'u ge icheget en borwek ago yon kogosich bichuto maimuchige boisionichu kotinye kamuget noton nebo kong'alalsechi bichun igo chun tomo komong ke en sang olin. Asikobit kobwa ak ichek ak konyorjige somanet en uh mi che chang che kigechopchi icheget ago nyoru boroinwek chechang sikobit keliponchi icheget rabinik asikobit konyorjige konetutichoto.

Tos nee kelchinoikab katuyetab emet kominingit eng ateptoab kokwet? Yon kakituiyo emet koming'init kotoreti ateptoab biik ab kokwet amun nyorchingee boisionik chechang, tete barabarosiek um nyorchingee tuguk cheyomotin kobun serkalit ako tuguk chuton ih ko kinoe kele oinon kokwet netomo konyorchigee tuguk choton amun kakechop koming'init ako kiityin en sait aketugul ako kikose rirek kwak en atkai tugul um ak tetutik choton nyorchingee rapinik cheyomotin kobun serkalit ab noton nebo boror ak noton nebo county

Konyor ng'etet age nyosutietab oret ako koba ng'etabkamisiek korutechi en kasartab rutoo. Amune sikomi yetan en saisiekab rutoi en korikab konyoiset? Korikab konyoiset kokikotet saisiek chenyolu kerutechi chito en sipitali ako konin saisiek che ng'ering nebo ong'ololchine ak chito nekomioni ako nyolu imande en saisiek chenin chekatet icheket niton ko amun asikonyor chito nekomioni saisiek nebo komuny komie um akonyorchigee kasobet noton nebo chokyinet ako sikobit kora konyorchigee takitari akinee saisiek nebo kong'olonchin ak korutechigee ak chito nekomioni kora ko asikobit kebos kayaptaet ab mionwogik cheterter en sipitalisiek

Tos kikomúch kituiyo kot netinye kandoik kanisosiek kotos imbwati Kole yatano noton ?kokwatinwek chechang komiten en gaa Yun en emet agenge ?ago sikomuch kotuiyo kandoik chwak en kanisosiek kobwa kibagenge sikobit tuguk choton chekimakin gei en kokwatinwek asikobit kotestai en kokwet elikiyaita niton ko amun chechang kowendit kanisoshek cheterterchin ko bichutonb koba kokwet agenge ko Chito newendi kaniset inoni akinoni konyongwa kanisa en Nini go Komi korwek cheterter kikituyechin gei en kokwet koyuton konyonen ngele kibaitiot kanisaniningo akonyo kibaitiot Nebo kanisa niningo anan konyo bik ab kaniset Ingo chebo bichun akichechun Ingo konyo kotuiyo gei kobitu kayanchinet agenge en bichuto tugul

Tos itokosu ndono ureriosiek chebire borto chametapgei nebo bor tugul? um ureriosiek cheterter ko yon keureren chito ko inyoru katulianet nebo akilit noton ko ikimite bortong'ung, ikimite kowek en bortong'ung kora ako ureriosiek kotere mionwogik chechang choton cheu chebo miondab sugaruk nebo muguleldo amun kakotoret korotik koba komie ako noton kokochin muguleldo kobir komie kora, ureriosiek kora kotoreti biik kochule melik choton chebo chito ako yon kakochulokis melik ikere ile iboisie en kimnotet amo kewelutiet aketugul kora ureriosiek chechang ih kokochin tikitik kokimekitun ak kotustusekitun ak koyakta korotik koba akilit ak muguleldo ak kebeberwek chechang chebo borto

Achon en mianwagik ab kabwatutik cheibu kerchek ab bokitet kerchek choton chebo bokitet kityo yangagebaishen kasarta negoi komuch kogem keberwek choton chebo borta ak kabwatutik ak koib Chito miando Nebo kabwatutik noton Nebo kataiyet ab gei ak bik magomache kotakongalal ak bik ako Chito neigere koraa kokakoimgei kowendote ineken akongalalate inegen kokakochutyi en yon kit nekikuren stress kokakomian akilit komakomii takoibundoo akilit noton konyo kotulian amun kikobaishen kerchek ab kabokotet en kasari negoi ako bichu sanasana igere koibure koigu Chito nemako kararan metit anan lenen bichu Chito nekibiywa kobichuton sanasana igere ko mache kongem tuga ab bik akigere koraa mache kobir bik yanganyor kotumdoo

Achon tuguk chebo komonut chenyolu komii konorwetab konyoiset? Konorwet noton nebo konyoiset ko tuguk chemokyingee biik en atkai tugul ko kerichek ako monyolu ko komomii tuguk choton kerichek um kerichek choton chekimokyingee en saisiek chenin konyolu komii um beek kora konyolu komiten en konorwek chubo en konorwetab konyoiset. Tuguk chuton komokyingee biik yon kaba sipitalisiek ako nyolu kotindoo sipitalisiek chechang ako nyolu komomiten tuguk chuton ako kora ko emergency drugs konyolu komiten choton mara kasus ng'okto chito konyolu komiten kerichek choton chenyokerutyin chito en sipitali

Tos ibwati kole kaimutik ngiricho cheechen chemi emet nguni? um emet nguni kobune uinwek chechang ako chang koimutik chebune choton kochebo rorunetab chepkondok, kikolany barak noton uchumi nebo emet ako biik chechang ko ng'uing'unye akobo uchumi inoton ako noton ko koimutyet nekorom noton en emet. Koimutyet ake nemii emet ko rorunetab kalyet, kikere akobo tuguk chechang chekokoyaak, baretab biik noton nekokosich biik koiweisiet neoo akobo rorunet nebo kalyet ako makotindoo chii nyiganatet nebo kobendat icheket amun mwor ichek kole kokoet rorunetab kalyet en emet ako nyolu kokusyi kong serkali koimutik chuton chubo biik. Chang kora koimutik alak chemiten en emet nguni cheu boriet noton nebo serkali

Tos kaigai mwaiwech kole unee boriet eng sobetab kimugul met? Boriet among'u ko terchinosiek chakabit en chito anum ak anum kotiengee mara nekomoyo kit ako bitu boriet en yoton ako boriosiek chechang kokonu kaseret ab korotik ako mioni chito, chito age ko nan ko kobet keldonyin alak kobet eunek alak ko mara nan kobet konyek en boriet ako en sobetab kimugulmet ih ko boriet ko yaa ako nyolu kistoengee ako nyolu yan kabit terchinosiek cheu chon ih ketobot ak keng'ololchin ak keityigee yon kakeng'olochin keityigee en kit nekokimoitos kotko moityin kong'alal bichoton icheket konyolu kisipto kwo chito neoo nenyolu kong'ololsechi icheket sikobit kokuyogee en kit noton nekomoitos

Ororun koborunoikab miondo agenge neingen ak imwa olekitertoi? Awendii aaror akobo miondo noton nebo ulcer ana ko mook chemiten moet. Miondo nebo ulcer ko kit neibu ko ibu yon kabwat chito kosir anan tindoo kobwotutik chechang ih ko ikochin inendet koimgee ak yakakoimgee ko koseni miondo noton nebo ulcer kora ko ibu murindo ak amitwogik choton chekiome chetindoo acids chechang ako en amitwogik chuton ih ko amitwogik alak ko mara nan iam komanamgee ak bortong'ung ih ko en atkai tugul ikere chito ko ome kalutik um elekitoretitoo mioniton nibo ulcers ih ko nyolchin chito koam amitwogik choton chenyolchin borto ak nyolu kostoengee kobwotutik yon itinye koimut ih inyoru chito nekere ile keng'ololji asikobit istoengee miondo noton nebo ulcer

Tos ki ng'o kandoik ab kabilosiek che mii Kenya kotomo koit chumbek. Kotomo koit chumbek ii, ko kandoik che kimiten en Kenya kogibendien bororiosiek. Bororiosiek choto cheu chebo Kipsigis che kitindo kandoik kwak noton ko Koitalel Arap Samoe nekiindochin ago kong'ololsejin ago ribe bikwak choton chebo bororiet noto nebo Kalenjin. En komoswek alak kou kapkokoyo ko kimi chito ne kigikuren Kioko ko noto negindoisechi bikwak chebo bororienywan en kenyisiek artam ak tisab. Ko momi kondoindet ne kikilenen kaindochin icheget kobaten en kibendien borororisiek kandoinatet.

Tos testo ano baishet ab mashinit en temishet Ruruyik temishet kobaishen bik chechang ako Tam kebaishen en imbarenik choton cheyechen ako eletaritito kochanga minutik en imbar komashinishek changibaishen kemine minutik igere Ile bale keringonik choton en kotindo ak en loindo nekayam gei akokoraa igere Ile keswek choton chekakimine ko kimine Che choton mamiten keswek chekeleyoi anan chekebakatoi kimine keswek choton chekamakayin en keringoi choton Koen yoton igere Kole kakoriba tuguk choton kakimine en imbar ako tuguk chuton kobwanen Kou en changindo nywan Kou elekikakiminfa